Ore esidano ena bae, ore amu inkera esukuul kuna e secondary, ore entoki sidai tenetum kuna kera e secondary kuna mashinini ashu computer, naa keiteru enkerai ayiolou eneiko teneitumia computer eton a otii, paa tenelotu aidip sukuul aa secondary, naa keleleku enkisoma enye tenelotu aitumia ikomputani amu eidipa naa apake atayolou eneikuni teneitumiai, neaku keleleku esiai enye.

Ore ena naa eunoto orfakadoni nee ore esidano eunoto orfakadoni ore irfakadoni naa Intokitin etipat oleng', Neeta irng'anayio laa ore ninye enkera Eton aa kutitik naa nche eiteruni aisho enaa edaa, ore sii tooltung'anak sapukin Kenya naa irng'anayio naa irng'anayio sii Sii sidai naa kepiki endaa, nepiki sii empuka ainosie idim ainosie endaa pookin naba enaa eniyieu.

Ore ena siai naa keji fitting ashu eji naa ore ening'o pee eyiolou oltung'ani ena siai naa eliki, kelotu oltung'ani neya naa keyiolou enaa keyieu nesasu ashu keyieu naaji neponaa irkiloi, aa ore oltung'ani oyieu neponaa irkiloi naa keeta ake ninye ee exercise naifaa nees ore oltung'ani oyieu nedung' orkillo naa keeta sii ninye enenye. Neeku eng'as ayiolou ajo kanyio eyieu ele Tung'ani neas pegira alotu jiim.

Ore ena bae, naa enkinyang'unoto ontokiting' eimu online ,enkoitoi omtandao. Idim ninyang'u, eh tiniata nai entoki nitodua niyieu ninyang'u, matejo naaji, matejo ofrij, for example ,nijo nai kai nainyang'u ofrij, naa me lasima pinyototo alo osokoni. Idim naji ake nijing' ene, omtandao, nijing' ewueji naijo naji Jumia, nioda entoki niyieu, nilak iropiyiani nayieuni. Ore tenkiti rishata ake, nebau inatoki nikiyakini mpaka emilanko ino.